Hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa kũenja ndemu mũgũnda-inĩ waku, nĩ mũ kũ harvest nĩ kũgetha maĩ nĩguo matuĩke hĩndĩ ĩrĩa ũngĩbatara kũhe mĩmera yaku maĩ na ũhote kũhe hatarĩ na thĩna o wothe.

Kũhe mũgũnda waku mai, nĩ gũkorwo na baibũ ndaihũ, na baibũ ũmĩgerĩe harĩa itegũthũkangia mũmera waku, ũtuĩke wa kũreha mai mũmera o mũmera ũtegũthũkia mũmera waku.

Ũngĩenjera baibũ wega, maĩ nĩ ũkũhura wega mategũthĩnia baibũ, ũhũthĩre bobo ĩna hinya ũndũ ĩgũkinyia maĩ rũgongo na ũkorwo na handũ ha gwĩkĩra maĩ kana wĩkĩre sprinkler, hĩndĩ ĩrĩa ũkũhe maĩ mĩmera yaku yothe.

Mĩgũnda mĩnene no nginya ũkorwo wĩbangĩte wega, wenje ndemu ũndũ ũrĩkoragwo ũgĩtahia maĩ kuma hau ndemu-inĩ ĩyo, ũkahe mĩmera yaku, kana matangi hĩndĩ ĩrĩa ũgũtuĩka nĩ ũrarĩma na maĩ.

Mĩgũnda mĩnene nĩ ũgũcaria baibũ, nĩguo ũtuĩke wa gũtambia maĩ handũ ohothe ũndũ maĩ magũkinyĩra mĩmera ĩyo yaku yothe, gũtikagĩe mũmera ũtarakinyĩrwo nĩ maĩ.

Batiĩ kwenja gĩthima, ndũbatiĩ kwĩhoka mbura, tondũ mbura ĩngĩhĩtia ĩgĩtuĩke nĩ yacererwo kana yaga kura, mũmera waku nĩ ũgũthũka koguo kaba ũkorwo na gĩtima gĩaku.

Gũtuĩka nĩ ũkũmenyerera magetha, nĩ ũgethe hĩndĩ ĩrĩa yagĩirĩire, ndugatuike atĩ no ũcererwo magetha mau matikahutio nĩ mbura matigatuike ma kubutha, kana kurĩo nĩ kĩndũ ta mũthũa, ũgethe ihinda rĩrĩa rĩagĩirĩire na ũmaige handũ mategũthuka.

Nikũgetha kahinda karia kagĩirĩire, na ũtuĩke ona watuĩka nĩ wagetha ũthiĩ ũciĩge handũ itangĩthũka kana itangĩthũkio nĩ kĩndũ na ndũgaciige hakuhĩ na maĩ.

Mbere mũndũ ambaga kũgũra mũthemba ũrĩa wagĩrĩire wa, wa mboco nĩguo ũtuĩke nĩ ũkũhanda, na ũhande ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na urĩmĩre kahinda karia kagĩrĩire, na wĩkire fertilizer na njĩra njega nĩ ũkagetha magetha maingĩ o ta ũrĩa ũngĩkorwo wĩiharĩirie.

Nĩgũthondeka mũgũnda wega, kũrĩma kahinda karĩa kagĩrĩire na akorwo nĩ thumu ũrekĩra ũgĩkĩra thumu ũria wagĩrĩire kana fertilizer ĩrĩa yagĩrĩire na mugũnda waku nĩ ũgũkũhe magetha ta ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtanya.

Njĩra ĩmwe ya kũrigĩrĩria nĩ akorũo nĩ kũndũ kũharũrũkĩrĩru mũno, mũthondeke benji, kana mwake mĩtaro ya gũtega maĩ, nĩguo ĩtige gũkua tĩri wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mũhandĩte.